Ka aneno gini to aneno ni lit kod kuyo e gimabiro e pacha. Nikech ka aneno ka en sanduk, picha mar ng'ato ma ogo bende aneno, ji mobet e aluora kanyo be aneno manyiso ni ng'ato olalo ngimane. Jomane ngima ebwo piny, achiel kuom gi koro ok nyal chak yueyo kendo ok nyal chako timo gimoro amora. En jalno ma kang'iyo to en ng'at ma idhi iki. Koro mano e gima biro e pacha ni tho osenek ngimane orumo, kendo en ng'ano ma idhi iki

Joma aneno ka obedo kaegi ang'iyogi to gichalona jochiw thieth. To aneno ka chal ni niie gino maging'iyo ma gitimone nonro. Gitimone nonro matut nikech ng'ato ka ng'ato obedo kang'iyo gima timore kanyo kendo ng'ato ka ng'ato dwa ni mondo ong'e gimoro amora madhi mbele. Gima timore kaeni en weche modok korka weche thieth. Koro chal ni nitie re yeng'o kata bero maadhi mbele ka magin duto gikete pachgi, gidwa ng'eyo gima timore. Samoro nitie jogo madwa bedo kod ng'eyo nitie joma osebedo kod ng'eyo makoro puonjo jomoko mondo omed bedo kod ng'eyo matut ema timore kanyo e okang' ka okang' madhi mbele mondo ng'ato ka ng'ato ong'e maka oa kanyo kata koro en kende to onyalo yudo thuolo mondo en bende oti m gima chal gi gima oneno kanyo mosetim koago kendo omako ewiye monyalo timo owuok.

Gima biro e pacha ka aneno gini, ma en mach maliel. En mach maduong' ma ketho gik mang'eny. Mach kiti kode marach to nyalo ketho gi maduong', to koti kode maber, be onyalo loso kata gima jichamo, to ma maneno ka ni en mach ma ketho gik moko moselosi maber, ma no e gima aneno kanyalo biro e pacha mach, momoko maduong' machal gi maneno ka ni. Ma eri ketho gik ma oselosi, kendo en mach maduong' ma koro ka ok okony ma oluong jokony, ti onyalo ketho gik mang'eny. Kendo oseketho, kata mana gi e sa ma awuoyoeni, oseketho gik mang'eny. Nikech mondo odhuli yiro marateng' machal gi ma aneno kae ni, ng'iso ni oseliel ga kinda. Ma kaber to onego okonye piyo. Koro mach e gima dwong' ma aneno.

An gini ka ang'iye to aneno ni en mpira ma iruako e lwedo miluongo ni gloves. Ekinde ka kinde en gino makelo arita ne jal ma tiyo kode. Omiyi arita makoro kata imulo gimoro maok nikare to ok chop e ringri, ochopo mana e gloves kae ema odong'ie. Ka ang' ise lonye to iyudo mana kapod in kaka ne in. Koro en gino mamiyowa arita. Inyalo tiyo kode esama kata masira moro ochopo samoro ng'ato tuo to itiyo kode, mondo mi imule ikel konyruok ne en to in bende iritri ekinde ma ikonyeno nikech samoro ok ing'e chal mar ng'ato ka ng'ato, koro ka tiyo kod gini to inyalo rito ngimani makoro ok ichak iyud gino machielo machalo kaka tuo ma a ir nga'ato makelo niji hinyruok. Koro en gima ber kawaritore godo seche.